Mae en puoth alot mar kabich, alodego ose kaa kendo oketgi kama inyalo kwanygie achiel kachiel kiketogi e tinga mondo mii ogolgi epuodho, otergie kama ginyalo yudo joma nyiewogi kata inyalo yude chiro.

Tijni, en tich pidho diek, mag gredi magolo chak to ka diek osenyuol ipogo gi nyithindgi mondo omi minegi go ochak oyud mako ich mapiyo piyo, to nyithindo go mondo omi kik githo, iketo negi chak gi gimoro ma gidhodho mondo mi kik githo, to giyud gimoro amora madwarore mabedo e chak mondo gidong maber kendo ka gitegno

Epichani wan gi mtokni, wan gi jok mariembo miluongo ni drivers ,wan gi jok mawuoyo giji mondo odonj e mutoka miluongo ni kondaktas kendo wan gi gik ma jowuoth oting'o mondo mio gichopgo kuonde magi dhiye. Koro e tich makama, an asebedo jawuoth to bedo jawuoth, en ni mokwongo inyalo donjo e mtoka ma opong',e mtokano idhi yudo niok ibi bedo maber, idhi diyori to odiechienga mokuongo mana awuo, aidho mtoka mondo miyo adhi ewuodha, nabedo gi chandruok mang'eny nikech ji neng'eny mtokni ne tin, koro eseche mang'eny ínyalo yudo ni gigi miting'o mondo mii idhi ichopgo kamidhiye moko olal, jowuoth moko kalor to lor gi gige ji bege ji, aeto joriembo moko bende riembo mutokni komer, iyudoni sama gimerni, kata kagiol ginido e mtoka sama giriembo tomae mio nyalo miyo gari gore piny kata nyalo miyo gari gueyo ng'ato.